Itanamba gũthondeka gatemu gakwa ka maĩ ma thamaki ndamire ngĩrora korwo kou kũrĩa ndĩrakĩra gatemu gakwa ga thamaki korwo kwĩna maĩ maiganu, na korwo kwĩna Weather ĩrĩa yagĩrĩire nĩgetha kũhota gũthondeka thamaki ciakwa ikorwo ciĩ njega, ningĩ nĩ ndacokire ngĩrora tĩri wa kou ũhana atĩa itanaka gatemu.